Kiminei kigolei kesember ak kebor.

Sigenyoru chepkondok ak amitwogik.

Sigenyoruu chepkondok ak amitwogik.

Si kotoret biik eng' kokwet konyor amitwogik ak chepkondok cheboisien.

Mi ng'ony amuu makatin eng amitwogik.

Amuu mokatin eng amitwogik.

Tebii ak ingen kiy age tugul neoldo inendet simang'alin.

Toreto replasenwo lainda kokichorena simeet nekomii ak lainda.